Ore embae naitishipisho tena siai, naa ena teke nagira aouku enkare. Idimayu naa ore ina are naa enarie enkima naibunga inkujit, arashu nagira apej entim. Neeku aisidai ena amu kitelelek ena teke eayarata enkima nainosita entim.

Oree, ore imashinini naasishoreki tolchamba loonkitunguuni naa ore nedukuya naa enjenereta, ore enjenereta naapeasishoreki awosh enkare toreyet arashu tolturoto. Ore eniare naa ilpaipi. Ore ilpaipi naaninche oonap inaare kuanzia oreyiet ometabaiki olchamba loonkitunguuni. Ore engai naa impompoi naaoshieki ilkeek o tenebo enkare tesaa nayieunoyu. Ore eneikoni peebik ashu peitobiki naa ore enjenereta naa peitobiri aitobiraki nepiki woil metisidana nemenya sii oriri. Ore eniare ore irpaipi naapeeturi, peeturokini enkop peeim enkop enapita enkare amu inakata metumoki aatadanyata ashuu aatebelata nemeituny sii intokitin naijo inkishu.

Ore esiai naas mupangoni esirkali arashu ilturruri peyie eishoru tumoto oomashinini olchamba ore enedukuya naa keishoru eng'eno. Eiteng'eni ilairemok eneiko teneasisho tolchambai lenche opooki toki naipirta ilchambai oenore. Ore eniare, eishoru sii ropiaani. Eishori sii ilairemok iropiani naasishore tolchambai netum ainyang'u nena mashinini eidipaki aiteng'ena eneiko teneitumia nena mashinini tolchambai lenche. Ore eneuni, eidimayu sii naji neisho ilairemok nena mashinini maate aataa tenaa emashini naosh enkare eyeu olairemoni neishori.

Oltinga, ninye emashini naasishoreki oleng' tolchambai amuu ore oltinga naa eitelelek esiai pookin enturore tolchambai aataa oresiai naidimayu peeas iltung'anak toonkolong'i kumok neas oltinga toonkolong'i kuti oleng'. Ore eniare naa eitelelek oltinga amu keilepunye enkulukuoni tenturoto enye enkulukuoni napirr naa ninye esidai naitasieku sii endaa tenelo neuni.

Ore emashini enaa ejenereta, naa abik oleng' tenetobiri arashuu tenepik ayil anaake, nimbelekeny intokitin sii naidimayu nayiounoyu tiatua enjenereta ino nebik oleng' easisho. Ore emashini naaijo oltinka, naa piipik grease iwotin poookin neidimayu neyieu neitobiri. Ore imbomboyi olchamba arashu imashinini kuna naosh ilkeek, eyieu siininje enkitukoto pookin rishata naasishoreki aton eitu eiragieki, naa ore teina kata naa kebik imashinini oleng' niasishore tenkata naado.

Eeyau inkibelekenyat kumok amu ore teunoto tesiai oomashinini naa keyau enkibelekenyata sapuk amu ore emashini naa keun aitobiraki kewun aitobiraki oleng toltung'ani ore sii tesiai enkikesare neikeshisho emashini aitobiraki naa kesioki sii esiai tenidimayu niasisho toonkolong'i arashuu tolapa toonkaik ooltung'anak ore intumiyq imashinini tesiai eeunore wenkikesare naa kesioki sioki imashini nias ina siai toonkolong'i kutik oleng nitum ashomo likae kazi neeku aitelelek imashinini esiai eunoto tenebo wenkikesare.

Ore eninko piinchaakinore naa tining'oru ilang'eni ooyiolo esiai e kuna mashinini omasaa tenkitobirunoto endaa oonkishu. Niking'uraki ninche nikinteng'en eninko tinintumia nena masaa, aitubirunye endaa oonkishu aitobiraki. Ore ake piitum olang'eni naa inakata inchaanikinore niyiolou eninko tinintobiru arashu tinintumia ina mashini aitubirunye endaa oonkishu aitobiraki.

Eeh kaasishore imashinini naalepishoreki. Ore enduaatai naa aisidan nena mashinini naalepishoreki teniyolou matumisi enche oeninko tenintumia aitobiraki. Amuu ore emashini nalepishoreki naakeitelelek esiai amu eidimayu nilep inkishu kumok tenkata nabo iata mashinini naalepisho alang' tinilep inkishu maanabo maanabo nebaiki naa kumok neaku keya erishata sapuk oleng'. Neaku ore mashinini naalepishoreki naakeitelelek esiai ino elepore.

Eeh kesipa, ore imashinini arashu matumisi oomashinini eendaa naikesuni tolchamba. Amu keikes emashini maakutiti neitobiraki enkikesata alang'u inkaik amu eidimayu naa ore piinkesisho toonkaik e tung'ani naa eata endaa sapuk naing'uari tolchamba. Ore emashini nemegel eikes pokitoki neeikes sii tesiokinoto.

Ore ene dukuya naa piing'as ang'eniki aasishore nena mashini amu ore embaye etipat oleng' naa teniyiolou eninko teniasishore imashinini tolchamba, ore eniare naa tenintobirr imashinini inonok metisidanita metaa mee inoshi naitanyamalisho tenkata orkasi aa taa ore emahini pookin niasishore ninteng'el apik ewueji sidai nintobirr nipik imbarakinot naishiakino metisidanita nilepunyie sininche eishoi tenebo oosiai sidai tolchambaai linonok.

Ore eninko peeiyasishore naa idol irkurt eiterutua endaa aabulu ,tenaa enkuashe ashua aai daa ake naa idol irkurt eiteru aapuku eiterua endaa abulu omoyiaritin ake naapasha neeku idol egira aabulu nedung'udung endaa ino tolchamba naa inakata iyiolou ajo ketii irkurt olchamba nitum atoosho irkiek loowor omoyiaritin naapasha

Ore sensas naa kerutu ilairemok peetum atayioloito ilkurt tenebo imoyiaritin oondaiki to'lchamba aataa; ore enedukuya naakitodolu ashu eisho ilairemok ilbulabul lokurto tenebo emoyian narasaki olchamba, naa ketum olairemoni atayiolo tesiokinoto aton eitu edaari emoyian to'lchamba. Ore enkae naa isho sii ilairemok enkeno enaiko teneibooyo emoyian arashuu olkurto tookeek, arashu too baa akeyie naishaakino nesuj olairemoni peetum aibooi emoyian arashu olkurto. Neeku keret oleng' olairemoni.

Ore embaye naitishipisho tenasiai naa ena aitubului natubulua, arashuu nalio tene amu ore ena aitubului naakeji beetroot aataa aisidai oleng' amu keyierishoreki. Epiki indaiki kumok naapaasha ore too mpoka, hasaa tenepiki impoka e kapish naakeitisidan oleng' neitorropil endaa. Neaku aisidai oleng' ena aitubului amu keitorropil endaa pooki akeiye naidimayu neyerieki.

Adamuu enkikesare oolng'anayio. Ore embaye nalio tene naa enkikesa oolng'anayio aataa eidipaki aikesu kulo ng'anayio tolchamba omeipimi neakuu etaa ninche kulo ng'anayio tayari peeyai sokoni. Neaku enkikesare oolng'anayio ninye adamu tenadol enasiai.

Aisidai ena kipirta oleng' toonkiasin e kila enkolong' amu orena naa enkipimoto oolng'anayio loolmashungwa aataa keipimi toonkireetini peetumi aatimiraki isokonini. Ore sii ena kipimoto naaisidai amu iyiolou ajo kanyoo imirie enkireet e kulo ng'anayio naakanyoo itum faida tinimirie enkireet arashu tinimpim aiko inji. Naa ore sii anaaenalio eitushulaki ilng'anayio looto oleton eiko inji penyo. Neaku eisidai teneitushuli peetum aashom ashu peetumi atimirr tesiokinoto.

Enetipat enabaye oleng'. Orena naa empoosho nawo natii osokoni naipimitoi. Aisidai enabaye amu enkipimotono, enkipimoto ena naipimieki empoosho naa orena kipimoto aisidai amu kemiri anaa ena kobo , eidimayu naa neyeu oltung'ani tenkipimoto enkobo nemempoosho kumok. Neaku aisidai tenimpimoki kila oltung'ani tenkipimoto enye anaa yieunot enyenak. Neaku enetipat ena kipimoto hasaa toltunganak loosokonini.

Ekeipimi enapoosho tena kobo arashu tena bakuli teyieunoto oltung'ani. Ore tosokoni naakelotu oltung'ani neinyang'u esiana ashuu enaba anaaenayou ninye. Neaku, keiputi enda bakuli arashu enda kobo niputi empoosho neimirieki esiana oropiani nairirikino tosokoni.

Ore ena siai naa enetipat naa ore enikonari tenkop ang' kiteshepi ele shani lorng'anayio ashu ele ng'anayioi inkeek pee etumoki airishu niilep aisiriri, neeku kirishuni toonkulie keek nitamani sii enkikarrare pee merasaki nkinejik arashu kulie tokitin nitobirari omeoto irng'anayio, neeku kikarrari nirishuni misiriria pee mesulari tenkop amu ore pee esulari ashu arrabirrap tenkop naa idimayu ninyiala irng'anayio kumok neeku kirishuni toonkeek nidimi sii naaji neeni pee etum aisiririari pee etum irng'anayio aoto tesidano.

Eeh kaidim, ore embaye nagira aasa tene naa egira elepayian aitobiraki irpaipi lenkare. Eidimayu na ore ilo paip naa oreyiet eing'uaa arashu olturoto nereuta enkare ewueji ashu atua olchamba ore anaaenalio naa olchamba loorpaek arashu aiwueji ake naidimayu nebaya kulo paipi. Neaku ninche egira aitobiraki peetum aatereu enkare aitobiraki.

Ore ele payian negira ninye, orele payian negira ninye aitobiraki ilpaipi lenkare tolchamba. Eidimayu neing'uaa kulo paipi oreyet ashu olturoto neaku keoshito enkare aareu ilchambai. Ore anaa enalio naa olchamba loolpaek arashu aiwueji naake naidimayu nenapita kulo paipi enkare aareu. Neaku egira aitobiraki peetum aatereu enkare aitobiraki.

Ore tenadol enasiai naakadamuu enkikesare ekitunguu aataa ore eleairemoni negira ninye aikes enakitunguu enye eidipa awo, neaku egira aikes egira anap. Enkikesare ena naloito dukuya tene.

Aisidai ena baye naa enetipat, ore tene naa kitunguu ena naidipaki aikesa nepuoi aalo tenkaji pee etumi aing'oru ilainyiang'ak, ore pee eloi tene naa keji pee metum atubula amu ore pee epiki orpuya arashu etoipi naa keinyiala inkumok neeku ore pee epiki ewueji naijio ene naa keitobirr amu meinyiala nkumok merruoyo eton itu etum sokoni ashu eton itu igilieki olchamba.

Ore sababu nemanyorrie enabaye aataa enasiai eramatare e kuna ng'uesi naaji inkuruei naa eeta eesiai nagol oleng' amu ore engurue makewon nenyorr olchafu sapuk oleng'. Neaku manyorr nemarrep eramatare oonguruei tengarake olchafu oata ninche maate.

Ore embaye naloito dukuya tene naa enkikesare oolng'anayio. Eidimayu naa eoto kulo ng'anayio neaku egirai aikes moobo, moobo, neaku ninche easita kuna tasati naatii atua ene.

Enetipat oleng' tenias ena siai. Aataa aikesu kulo ng'anayio loolnyanya oidipa aoto. Ore esidano eina naaakeitoki aisho erishata sidai onafasi kuldo ng'anayio lolnyanya ketu eeku, eeku siininche nesapuku neaku sidai tining'as aikesu loidipa aawoto peeisho ilkulikae erishata tenebo onafasi naokuyie siininche.

Ore tenadol ena baye arashuu enasiai, naa kadamuu imbaa kumok. Ore enedukuya naa kadamu iropiani arashu impisai amu ore peaku itimira kulo ng'anayio lolnyanya nitum impisai. Ore eniare, adamu sii enkikesare arashu enkisampuare sapuk amu ore olairemoni lekulo ng'anayio neikesua ilng'anayio oora sidan naa kumok. Ore eneuni adamu sii enkiremore e kulo ng'anayio ooji ilnyanya.

Ee kaata, ore ena kipirta naa idipaki aikesa kulo ng'anayio neloi teneweuji pee etumi aatimirr idimayu naa tesokoni arashu eton egirai aing'uraki olainying'ani neeku ore pee eloi aikonji na kesidai amu ore olitueoku naa ketum sininye erishata naakuyie tene.

Ore ena siai naa eitobirari, amu kewor ena siai kulo nganayio olchafu. Nidimayu nintayio ilnganayio netii oloiterio ashuu olchafu naa keshushunga tene nitum anoto ilnganayio oara sidan nemetii oloiterio ashuu olchafu.

Ore embaye nalotu indamunot naa enkitobirata olchamba arashu enturore. Ore ele naa oltinga ogira aibelekeny olchamba peetumi, peetumi atuun arashu peeasishoreki. Neaku ore embaye nalotu indamunot naa enturore oolchambai ashuu enkitobirata olchamba eton eitu euni.

Enetipat ena baye tenkopang' tengaraki ore kulo ng'anayio neishiakino peoku pooki tenebo netumi aikesa tekata nabo. Neaku ore eton, ore amu eton etu eoku ilkulikae neitobiki tolchamba peetum aoto pooki. Neleleku esiai tenkikesare amu keikesi pookin tenebo.

Ing'as adung'u ilo ng'anayioi, ing'as adung'u ilo ng'anayioi odo oidipa awo, nitum aitayu irkiku arashu nitum aitayu pee itum ainosa neaku ing'as aitayu tolchani nitum naa atabaraki ainosa.

Ore ena, naa impoka enkabila ekapish. Naaoto neitu emiri, neeinyala tolchamba eitu eninyang'uni. Neaku, etapalaki ake neija metong'oita temukunta. Eidimayu netala olairemoni le kuna poka enemiraki arashu etasha enchan sapuk eidipa kuna poka aoto neinyala etii olchamba.

Ore ena siai naa eramatare oonkitejon eang'. Neaku nkitejon kina naaramatitai tiang' nepikakini endaa tenebo pooki toki naidimayu nenya ninche anaa mbenek onkujit pitum naa ataramata teinewuei. Neaku, ore enabaye naa eramatare oonkitejon.

Eeh kadamu, ore enkolong' nataasa enasiai naa katuuno irpaek tenkata olameyu. Naing'oru imashinini naaosh enkare naimie irpaipi atua emukunta peetum aatang'oroki enkare atua emukunta. Neaku ore enkolong' nataasa ena siai neenkolong' natuunishe tankata olameyu arashu enatuunishe neitu esha.

Ore kuna naa kole. Naa ing'as ashum kole naaoto tenkukuri. Nipik oloirien aataa ing'as aotobiru enkukuri nipik oloirien nitum atipika kole meoto. Ore kole nipik naake nitalepuo nibukoki atua ina kukuri nindipa atipika oloirien nebik inkolong'i akeiye naara esiana omeoto.

Ore eninko tenintobiru ena naa iyeru oloshoro aataa enkitushulata enkurama tenebo oenkare arashu kole. Oreake peaku indipa atukurto enkare nintushul tenebo oenkurma niyieru oloshoro, nintoki aponiki intokitin niyieu anaa kole, nipik esukari nintoki sii apik enaisho oolotorok teneidimayu niyou. Aataa eidipa oloshoro lino awo.

Ore eenkilepata enkinyang'a orpaek keilep toombaa naara kumok ashu tombaa naapasha. Ore enedukuya, eidimayu nemokure aakumok irpaek ashu nemekure eeta lairemok kumok irpaek neaku ore irkuti ootai neilep enkinyang'a. Ore niare, eidimayu neitu eikesisho ilairemok oleng' teinakata, neaku ore enkata naa kiti enkisampuare ashu enkikesare naakeilep sii aitoki enkinyang'a orpaek .

Enetipat ena baye tenkopang'. Ore ena naa keji wheelbarrow eret ilairemok too baa kumok arashu ilaramatak. Oree too lairemok naa kenapieki intokitin kumok, enapieki imbaa pookin emukunta enaa embolea, nenapieki sii intokitin akeyie naidimi nenapi aaya emukunta. Ore sii too laramatak naa kenap intokitin naijo entulugumi arashuu embolea enkata nitooro imuatat inonok ninapie aya ilchambai. Neeku enetipat oleng'.

Ore empeku natii olchani naa aisidai oleng', amu keitelelek olkasi tolairemoni aataa ore empeku natii olchani nemenya orkuto tesiokinoto arashuu medung' orkuto eton etii enkop amu ketii olchani otipikaki tenkipirta oorkurt arashu ng'uesi naaidim atarasaki orpaeki arashuu enkaitubui akeiye pooki empeku natii enkop neaku ore ilo shani naakeretu peemerasaki ing'uesi enkop arashuu irkurt. Neaku kelang' enemetii amu ore enemetii naakerasaki irkurt omuoyaritin napaasha.

Ore iljaketi oigero, naa egoli enkinyang'a enche amu eitegemea sii ajo kakwa kigerot lelo oigero teine. Eidimayu naa ilkigerot oata maana arashu ilkigerot lenkampuni. Naa ore sii ilkigerot neitasheiki imbaa kumok neaku ore lemeigero olooigero, naa egoli enkinyang'a olooigero alang'u ilemeigero.

Enetipat oleng' ena baye temurua amu ore ele tinga lolbaribara oturito enkop arashu ogira aitalala ewuei naa kore ina terit alang' enapiki engalo olbaribara meikeno enkoitoi nedumuni apik ena lori arashu ena garri meshomo aibukoo tenkae wuei nelakua. Neaku, enetipat oleng' enabaye amu meing'uari olchafu arashuu oloirerio lenterit meiboo ashu meikeno enkoitoi.